Tinye kelchin temisietab inguni kosir nebo keny amun en inguni kokikobit imbolea ak kerichek che kimuche keteren mianwokik cheterter ak kikobit kora" mashinishek" chekimuche keminsen mbaronok che echen sabarit akenge.